Rĩrĩa ngũona ũndũ ũyũ ndĩreciria ũhoro wa ndagĩtarĩ kana mũrũaru kana mũrimũ tondũ harĩa nĩ ndĩrona nĩ ndagĩtarĩ ũrageria gũthondeka mũrũaru. Na mũrimũ ũngĩaga kũrorwo na njĩra njega nĩ ũcũngagĩrĩragia gĩkuũ kana ndwari ya ihinda inene. Nĩ wega tũgitĩre mĩrĩ itũ kumana na mĩrimũ o yothe. No ũndũ ũmwe wa kũgitĩra mĩrimũ nĩ gũthiĩ kwona ndagĩtarĩ ihinda kwa ihinda.

Rĩrĩa nguona ihũa rĩa irigũ, nĩmenyaga atĩ mũmera ũcio nĩ ũrathiĩ na mbere na gũkũra. Ona ningĩ nĩmenyaga atĩ rũciũ rwa mũmera ũcio rwĩho, tondũ irigũ nĩrĩkuma. Irigũ rĩauma nĩkũmanica mũtĩ ũcio nĩ mũkũrũ. Na marigũ mau no tũmatware thoko-inĩ kana tũmarĩe. Tũngĩmatwara thoko nĩmaumaga mbia iria itũteithagia mũtũrĩre-inĩ wa o mũthenya o mũthenya. Ona ningĩ rĩrĩa tũkũmarĩa matuongagĩrĩra hinya wa mwĩrĩ mangĩongerera bitameni thĩiniĩ wa mĩrĩ itũ, tũkahota gũkinga mĩrimũ o yothe. Ona ningĩ rĩrĩa nguona ihũa nĩmenyaga nĩgũkaga nyoni, nyoni cia rĩera-inĩ iria ciũkaga kũgucia cama ũrĩa ũkoragwo thĩiniĩ wa mahũa. Nyoni icio nĩithakaragia environment ĩrĩa tũkoragwo tũrĩ.

Mbica ĩno ĩ haha mbere yakwa ĩronania atumia erĩ. Ũmwe ena nguo ndune na ĩyo ĩngĩ ya rangi mwerũ, ĩna mahũa hũa. Ũcio wĩna ya mahũa nĩaronania nĩ kĩndũ arandika na nĩ ta kĩndũ makwarĩtie makaiguanĩra. Hihi no makorwo nĩ ngurubu magũciraga ũmwe eciria mandĩke mĩnĩti, kana hihi nĩ rekondi ya mawĩra marĩa mangĩkorwo makĩruta. Na maroneka me handũ ũguo gĩtĩ-inĩ gĩa sofa set na kametha-inĩ, haha nĩ kuonania marĩ mũciĩ-inĩ wa mũndũ.

Ũyũ nĩ mũtĩ wa mũkindũri. Mũtĩ wa mũkindũri nĩ ũcenjagia mahinda o kwa mahindũa kũringana na mbura. Mũtĩ ũrĩ mũnini ta ũyũ wĩ mbica-inĩ ino, ũthiyaga na mbere ũgĩkũraga, kwĩna mbura njega. Ona nyingĩ, kũngĩara, mũtĩ ũyũ nĩ ũgũithagia mathangũ, kwĩgirĩrĩria mũmera ndũgate maĩ. Ũguo nĩguo mũmera ũyũ ũcenjagia mahinda kwa mahinda kũringana na rĩera.

Mbegũ cia ngano ĩkũraga na ihenya kũringana na mũthemba wa ngano. Ona ningĩ rĩera rĩrĩa rĩrigicĩirie mũgũnda ũrĩa ngano ikũrĩte, mbura, kana tĩri. No indo imwe iria itũmaga ngano ĩkũre na ihenya. Kaingĩ, ngano ĩkũraga gatagatĩinĩ kamĩeri ĩtatũ na nuthu nginya ĩtano. Ĩyo nĩ thikũ mĩrongo kenda nginya mĩrongo nginya igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtano. Kũndũ kũrĩa ngano ĩkũraga wega nĩ Narok, Uasin Gishu, Nakuru, Trans Zoia na Laikipia. Gatagatĩ ka ũguo, nĩ kũrĩ na mĩthemba ya ngano, ĩrĩa ĩkũraga wega nginya nduma, angamia, kwĩ kfsimba, na nyota bw1. Macio no marĩa macio no maũndũ ma ngano iria ikũraga thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Maũndũ marĩa matũmaga ngano ĩkũre wega nĩ ta mbura, heho, tĩri, riũa, kana rugarĩ, nginya kahinda karĩa ga kũhanda.

Kamĩtĩ ya Kenya ya ithurano na mĩhaka ya IEBC nĩ ĩhũthĩrĩte tekinoronjĩ ya kũhuthĩra ciara kana irore, ĩrĩa ĩteithagia gũkorwo makĩmenya mũndũ kana nĩ woire gĩbandĩ. Thĩiniĩ wa tekinoronjĩ ĩno ũhoro wa irore, irore cia mũndũ itihananaga na cia mũndũ ũngĩ. Nĩkĩo kamĩtĩ ĩno yaiyũkirie tekinoronjĩ ĩno, nĩ ũndũ wa kũgiria ũici wa kura, kana ũici wa mũthemba o wothe ũrĩa ũngĩtabanio hĩndĩ ya ithurano.

Rĩrĩa nguona mbica ta ĩno ĩ haha, ndĩrona tekinoronjĩ, na languages iria ihũthĩkaga gũthondeka program tũĩtaga na rĩtwa na gĩthũngũ programming languages na haha programming language ĩrĩa ndĩrona haha, ĩtagwo Python, na rĩu rĩ, rĩrĩa nguona python rĩ, nĩ kĩi kĩroka meciria-inĩ? meciria-inĩ makwa marona artificia intelligence nĩ harĩa macini ikoragwo na ũgĩ wa gwĩka maũndũ ta mũndũ na ĩkahota gũtua meciria ta mũndũ. Ona ningĩ rĩ, ikahota kũerewa mũndũ ta ũrĩa angĩerewa ũrĩa ũngĩ.

Nairobi nĩ taũni ya imwe irĩa ikoragwo thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya. No rĩrĩ, Nairobi nĩ ĩkoretwo ĩyo capital city ya bũrũri ũyũ witũ nĩ gũkorwo ĩkoragwo na maũtungata ma mĩthemba yothe. Gatagatĩ ka maũtungata maya, nĩ gũkoretwo na atĩ nĩkuo kwĩna kĩharo kĩrĩa kĩnene kĩa ndege kĩrĩa JKIA. Nĩ gũkoragwo gũkoretwo na wabici irĩa nene cia Huduma Center, na wabici ciothe cia thirikari. Ona nyingĩ nokuo gũkoragwo na nyũmba ĩrĩa nene ya thingira ya iregi. O tiga maũndũ mau, Nairobi nĩ ĩkoragwo ĩkuĩte biacara irĩa nyingĩ cia Kenya, na nokuo kuonekanaga kwĩna maũndũ maingĩ. Ũndũ ũmwe ũkoragwo ũĩkaine Nairobi kũringana na mataũni marĩa mangĩ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ rĩ, nĩ gũkorwo atĩ Nairobi nĩ gũkoragwo na mũhatĩkano mũingĩ wa ngari, tondũ kũu nĩ kũrĩ kũrona andũ arĩa aingĩ mũno, yaani gũtara kwa andũ kũrĩ aingĩ mũno.